Hĩndĩ ĩmwe nĩ ndacagũrĩtwo nĩguo ngorwo ũmwe wa andũ arĩa mararũgamĩrĩra ithurano. Nĩgwokire mũtumia warĩ mũkũrũ na ũrĩa wahanaga ta arĩ mũtukanĩre kuona ndataũkĩtwo ũrĩa mũndũ abatie gũthurana. Ngĩkũhĩrĩria na ngĩmũteithia gũikĩria kura, andũ arĩa we mwene endaga gũkorwo agĩthura. Na nĩ ũndũ wakenirie mũtumia ũcio mũno na akĩnjokeria ngatho ciarĩ nyingĩ. Ũndũ ũyũ wa gũteithania nĩ wa bata mũno kũrĩ niĩ tondũ nĩmenyaga hĩndĩ ĩmwe onaniĩ nĩ ngakorwo na ũndũ ndĩrabatara gũkorwo ngĩteithĩrĩrio naguo na no ngagĩa wa kũndeithia, kana aciari akwa arĩa maikangĩtie matukũ, mangĩenda ũteithio matikaga mũmateithia kũringana na ũrĩa ndanateithia andũ arĩa angĩ arĩa mabataire ũteithio wakwa na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ kuona wega ũrĩhagwo na wega.

Magongona ta marua nĩ marĩ na ũrĩa matabanagio rũrĩrĩ-inĩ rwa ũgĩkũyũ tene, ĩndĩ rĩu, nĩ ndeto ĩcenjetie kũringana na ũrĩa mahinda marathiĩ na mbere o magĩcenjagia, kwa ihinda rĩrĩ, aciari aingĩ matwaraga ciana ciao cia tũmwana makanitha-inĩ, kũrĩa magimagĩra, na gũkorwo makĩrorwo na makĩheyo mataro, kũu kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe, kana ona ciumia ikgĩrĩ, kũrĩa macokaga kũhũndũka na mĩciĩ, mũgarũ na hau gabere, kũrĩa kana kũrĩa kwarĩ na iganda cia kũru cia kũgimarithĩria ciana cia tũmwana, na arĩa maheyagwo motaro, nĩ athuri Agĩkũyũ, nĩguo kũmenya ũndũire wao.

Hĩndĩ ĩmwe nĩ twabangire tũrĩ atongoria a mbeũ njĩthĩ gũkorwo tũgĩcera mũciĩ wa andũ arĩa akũrũ kwona kaingĩ na kaingĩ nĩ matiganagĩrio. Na tũkĩambĩrĩria mĩbango ya meharĩrĩria nĩguo gũtigĩrĩra mũthenya ũcio nĩ ũgakinyanĩra wega ta ũrĩa twabangĩte. Tũgĩcokanĩrĩria ũteithio wa mbeca, hamwe na indo ingĩ cia ũteithio ta irio nyũmũ, irio cia nduka-inĩ ta mĩtu, mĩcere, cukari, nguo cia rugarĩ, mĩrĩngĩti, gatagatĩ-inĩ ka indo ingĩ. Na mũthenya ũcio wakinya, tũgĩthiĩ nginyagia mũciĩ-inĩ ũmwe wa akũrũ, kũrĩa twakorirwo tũkĩruta mawĩra matiganĩte, ta kũmathereria kũu kuuna ngũ na gwatũra na gwatũra, kũhũra nguo. Tũgĩcoka tũkĩruga nĩguo tũrĩanĩre nao, na tũgĩcoka tũkĩmatuga na iheo iria twamakuĩire. Wĩra wakwa mũnene warĩ gũbanga icera rĩu, na rĩrĩa rĩakinyanĩire na njĩra njega, rĩrĩa rĩatuĩkire rĩa ũguni makĩria kũrĩ akũrũ acio.

Maita maingĩ kana kaingĩ na kaingĩ andũ arĩa anini kana mbeũ njĩthĩ nĩmakinyaga handũ makaigua kũrwo nĩ hinya nĩũndũ wa kũritũha kwa mũtũrĩre. Makona ta gũtarĩ hĩndĩ magatobora mũtũrĩreinĩ. ĩndĩ nĩ kũrĩ ng'ano kana nĩ kũrĩ andũ arĩa momagĩrĩria mbeũ njĩthĩ na ng'ano cia maũndũ marĩa manahĩtũkĩra mangĩgakinya harĩa marĩ makamonia atĩ hau marĩ onao manakorwo oroho. Ng'ano ici kaingĩ ihũthĩkaga nĩguo gwĩkĩra mbeũ njĩthĩ hinya na kũmonia atĩ ona maũndũ maritũha mũno makĩria mũicoinĩ no magũcoka magĩrĩre. Na nĩndeto ĩteithagĩrĩria mũno mbeũ njĩthĩ gũkorwo makĩĩruta atĩ ona maũndũ mangĩikara ũrĩa maikaire kana maritũhe onao mũthenya ũmwe kana hĩndĩ wa mĩthenya ũmwe no magatuĩka a gũtobora na makinye kũrĩa ta arĩa angĩ makinyĩte kana kũrũmĩrĩra ng'ano iria maraigwa makĩheyo nĩ andũ arĩa matoborete mĩtũrĩreinĩ yao.

Imwe cia ndũrĩrĩ iria ciikaraga rũgongo rwa bũrũri nĩ ta Thamburu na Turkana, arĩa mathiĩte nambere na ũndũire wao wa ũthondeki wa nyũngũ cia ũndũire. Na nĩguo mathondeke nyũngũ ici, kũrĩ indo iria makoragwo magĩbatara. Wa mbere, nĩ makoragwo magibatara rĩũmba, rĩrĩa makoragwo makĩruta rũteere-inĩ rwa rũĩ. Wa kerĩ, nĩ mũthanga ũrĩa o naguo uumaga rũteere-inĩ o rwa rũĩ. Wa gatatũ, nĩ mũhu, ũrĩa makoragwo makĩruta riiko. Wa kana, nĩ makoragwo magĩbatara gĩbanda gĩĩkĩrĩtwo kĩĩruru. Wa gatano, nĩ makoragwo magĩbatara ngũ, ngũ ici ĩhũthĩkaga gwakia mwaki nĩguo gũcina nyũngũ iria magũkorwo makĩũmba.

Wa mbere, nĩ batiĩ mũgũri arehe thimũ, nyambe thikĩrĩrie thĩna ũrĩa onete kuumana na thimũ ĩyo yake. Wa kerĩ, ngorwo ngĩrora thĩna ũcio, ta rĩngĩ no akorwo arauga thimũ yake ndĩrahutĩka gĩcicio, kana ahutia ndĩrĩ ũndũ ĩreka. Ndĩmwerethere ta rĩngĩ thĩna ũcio umanĩte na gĩcicio gwatũka hihi, kuumana na thimũ ĩyo kũgũa maita maingĩ. Wa gatatũ, ndĩmũhe maũtaaro ma kana angĩcenjia gĩcicio kĩu na ekĩre kĩngĩ kĩerũ, no ĩhote kũruta wĩra na njĩra yagĩrĩire, kana ndĩkũruta nĩguo akorwo agĩtua matua make ma kana nĩ egũcenjia gĩcicio kĩu, kana nĩ kũgũra thimũ ĩngĩ njerũ agũkorwo akĩgũra kũringana na ũrĩa egwĩbanga.

Wa mbere, batiĩ kũhurĩra kambuni ĩrĩa ĩtũheaga netiwaki, ngorwo ngĩmeerethera gũtirĩ na netiwaki itũra-inĩ riitũ kana gĩcigo-inĩ giitũ, kĩrĩa ngĩkorwo ngĩmataarĩria nĩ kwa ihinda rĩigana atĩa gũkoretwo gũtarĩ na netiwaki. Wa kerĩ, nĩ batiĩ kũmerethera nĩ gĩcigo kĩrĩkũ kĩu ndĩ nĩguo makorwo makĩmenya kana nĩ gũtũma magũtũma aruti ao a wĩra nĩguo makorwo magĩũka gũtũrorera. Ũndũ ũcio ũngĩ, wona ma tũmana gũũke kũrorwo na ĩkorwo ĩgĩthondekwo, nĩ batiĩ kũhũra riboti, nĩguo kũmamenyithia atĩ nĩ yakorwo ĩgĩthondekwo na netiwaki nĩ ĩraruta wĩra wega, ngĩmacokeria ngatho nĩũndũ wa gũĩtĩkĩra gũtũtangĩkĩra naihenya na njĩra o ĩrĩa kwa hotekeka.

Wa mbere, nĩ batiĩ kũmaandĩkĩra ndũmĩrĩri mwena wa e-mail nĩguo ngorwo ngĩmaandĩkĩra nĩ obici namba cigana na nĩ kũũ ĩrakorwo ĩkĩũra, na ĩkoretwo ĩgĩĩka ũguo kwa ihinda rĩigana atĩa. Okorwo ti e-mail ngũkorwo ngĩmaandĩkĩra, nĩ batiĩ kũmahũrĩra thimũ nĩgetha ngorwo ngĩmeerethera maũndũ mau mothe. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ batiĩ gũkorwo ngĩmahe mũthenya kana tũkĩiguanĩra mũthenya nao, ũrĩa niĩ nguoneka na ũria o nao magũkorwo kuo nĩguo makorwo magĩũka kũndorera thĩna ũcio nĩguo makorwo magĩthondeka nĩgetha mĩhang'o ya o mũthenya ũthiĩ nambere. Ũndũ ũcio ũngĩ, wona maarĩkia gũthondeka, nĩ batiĩ gũkorwo ngĩmĩrora mũrutĩre wayo wa wĩra nĩgetha angĩkorwo ndĩkũagĩra, ndĩmeere o rĩngĩ kana ndĩmamenyithie o rĩngĩ, nĩgetha mamĩĩthondeke kana mamĩĩndorere o rĩngĩ, na angĩkorwo nĩ ĩgũkorwo ĩkĩagĩra, ngorwo ngĩmamenyithia nĩ ya agĩra.

Wa mbere, kambuni ĩyo ĩbatiĩ kũandikĩra thirikari marũa nĩguo kũmĩmenyithia nĩ ĩgũtabania campaign kana icera gĩcigo-inĩ kĩna, na itanya rĩao nĩ rĩrĩkũ. Wa kerĩ, ĩcoke yaaranĩrie na kambuni iria iheanaga network nĩguo gũtigĩrĩra icigo icio nĩ ciekĩrwo network kũona thimũ ndĩngĩruta wĩra ĩtarĩ na network. Wa gatatũ, mameethere hinya wa thitima, na angĩkorwo gũtikũoneka, mameethere mĩtambo ya solar nĩguo gũtigĩrĩra matigũthĩnĩka na thimũ ciao kũaga mwaki. Wa kana, magĩe na iceceni icigo-inĩ icio cia gũthomithia andũ ũrĩa thimũ ĩhũthagĩrwo, na kũmoonia kũhota gwĩka maũndũ marĩa ma bata na thimũ icio. Ũcio ũngĩ, nĩ kwamba kũheana thimũ cigana ũna iria igũkorwo ikĩhũthĩrwo mwena ũcio na o ho, mathiĩ nambere na kũrũmĩrĩra kana nĩ kũrĩ ma moritũ o mothe makuoneka nĩguo mamateithĩrĩrie harĩ kũgĩa ũmenyo na kũhũthĩra technology, ũndũ ũmwe na gũkũria gĩcigo kĩu.

Wambere nĩbatiĩ gũkorwo ngĩkũrana thĩna wa ũtungata ũrĩa ndĩnaguo. Ndarĩkia ũguo ngorwo ngĩhũrĩra andũ arĩa mangĩndeithia na ũtungata ũcio, kana arĩa maheyanaga ũtungata ũcio ndĩmatarĩrie thĩna wakwa. Kuma hau njeterere thĩna wakwa ũtuithanio kũringana na ihinda rĩrĩa ngwĩrĩrwo kana ngwĩrwo njeterere. Wakorwo matigũkorwo magĩtuithania ihindainĩ rĩu manjĩra njeterere, no hũre thimũ o rĩngĩ nĩguo mandorere thĩna wakwa.

Batiĩ gwĩkinyia kũrĩ agents kana kũrĩ kambuni ĩrĩa yanyendeirie thimũ yakwa. Njoke ndĩmerethere internet ĩrĩa ndĩrakorwo ngĩhũthĩra, nĩgetha makorwo magĩkũrana kana no ĩrute wĩra na thimũ ĩno. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩbatiĩ gũkorwo ngĩmatarĩria nĩ kwa ihinda rĩigana atĩa thimũ ĩtakoretwo ĩkĩruta wĩra na internet ĩyo, tondũ no ũkore nĩgwĩkĩkaga ũcenjia wa internet ũrĩa ũkoragwo ũtekũnyitana na thimũ ĩrĩa ũrahũthĩra. Ũcio ũngĩ nĩbatiĩ kũmahe kahinda makorwo magĩethera kĩhonia thĩna wakwa kwa ihinda rĩrĩa makũnjĩra. Na oho ngorwo ngĩmera angĩkorwo kĩhonia kĩu gĩtikuoneka nĩmabatiĩ kũnjenjanĩria thimũ na ĩrĩa ĩngĩhota kũnyita internet ĩrĩa ndĩrahũthĩra, kana ĩngĩhota kũnyita motungata ma internet o yothe.

Ũguni mũnene ũrĩa umanaga na gĩthomo gĩa kũhũthĩra intaneti nĩ atĩ nĩ ĩhotaga kũnyitithania arutwo aingĩ arĩa marĩ kũndu kũingĩ, na kana kũhũthia mũthomere. Kwa mũhiano no akorwo mũrutani kũrĩ na kĩrathi arenda gũtabania kĩrĩa abangĩire irathi ngũrani ĩgiĩ ĩthoma rĩmwe kana ithoma rĩa mwanya kũrĩa ahotaga gũthondeka mũtambo ũrĩa ũkũmanyithania marĩ othe nĩguo ahote kũmakinyĩra o kũrĩa mũndũ arĩ. Ũndũ ũyũ nĩ ũteithĩtie kũhũthia gĩthomo na njĩra nene kuona mũndũ arabatara gũkorwo tu arĩ na intaneti na mũtambo ũrĩa akwĩrwo nĩguo ahote kwamũkĩra mathomo macio. Ũndũ ũngĩ, ũrĩa mũrutwo aremererwo nĩ ahotaga gũkorwo agĩetha intaneti-inĩ angĩkorwo na anja ya ũndũ burani kana ũndũ mũna, agetha anja ĩyo na akahota gwĩka research yake wega nĩguo gũkorwo akĩgĩa na ũtaũku na ũmenyo wa ithoma rĩna.

ĩĩ tekinoronjĩ nĩĩteithĩtie andũ aingĩ mũno gũkinyĩra gĩthomo kĩao. Wa mbere, nĩ kũrĩ apps irĩa ihũthĩkaga gĩthomo-inĩ, irĩa inyitithanagia athomi ngũrani makahota kwamũkĩra mathomo mau kuma apps inĩ icio. Ũndũ wa kerĩ, nĩ kũrĩ mĩtambo ĩkoragwo ĩthondeketwo ĩrĩa ĩnyitithanitie arutwo aingĩ na thukuru kũrĩa macemanagia nĩguo gũthoma. Ũndũ ũcio ũngĩ, arutwo nĩmahotaga gwĩka ũthuthuria wao thĩiniĩ wa intaneti kũhĩtũkĩra tekinoronjĩ, ũndũ ũrĩa ũtarĩ hau kabere kuona kwa ihinda rĩrĩ, nĩ kũrĩ athomi aingĩ arĩa mekĩte ũthuthuria wao na kũwĩkĩra thĩiniĩ wa intaneti, ũndũ ũrĩa ũkoretwo wĩ kĩguni kũrĩ arutwo aingĩ arĩa maratwarithia na mbere mathomo mao.

Arutani no makorwo makĩhĩbĩria ũhũthiri wa tekinoronji kũrĩa mangĩkorwo magĩbundithia arutwo ao, kũgerera nenda cia kĩrĩu, kana kũgerera intaneti, nĩguo gũtabanĩria mathomo kũu, ũndũ ũria ũngĩrehe ũguni, kuona no mahote gũkinyĩra arutwo, arĩa marĩ nginya kũnene, kana no weherie, ona mĩthomere ya rĩrĩa me kĩrathi, magakorwo ona mũthenya ũrĩa matarĩ thukuru, nĩ marahota kũnyiktanĩra na arutwo acio, na makamathomithia, kuona kũndũ kũingĩ kwa ihinda rĩrĩ, nĩ kũrĩ na intaneti ĩria njega, na kwoguo no mamĩhũthĩre wega, nĩguo gũkoragwo magĩbundithia arutwo ao.

Thutha wa cukuru cia thekondarĩ gũtabania macindano ma nyĩmbo na mĩthaako ya ngerekano muciĩ-ini wa Naikuru, nĩkũrĩ na thukuru iria ciahotire, kana ciahotire gũkinya nginya ngathĩ ya gĩbũrũri. Thukuru wa imwana wa Moi Mbiruri ũrĩa ũrĩ Embu, wa Fesbeth ũrĩa ũrĩ Kakamega, wa imwana wa Laiser Hill Academy ũrĩa ũrĩ Kajiado nĩ imwe iria ciahotire thĩ-inĩ wa mĩthaako ya ngerekano. Thukuru wa airĩtu wa Kisumu, thukuru wa Highway ũrĩa ũrĩ Nairobi, thukuru wa airĩtu wa St Clare's Maragoli ũrĩa ũrĩ Vihiga, makĩhota thĩ-inĩ wa nyĩmbo cia kĩũndũire. Harĩ nyimbo cia kĩrĩu, thukuru wa Kangaru ũrĩa ũrĩ Embu, thukuru wa imwana wa Kibirigo ũrĩa ũrĩ Nyamira, na thukuru wa Tumaini ũrĩa ũrĩ Machakos, icio kana icio no imwe cia thukuru iria ciakorirwo igĩkinya gĩkĩro kana ngathĩ ya gĩbũrũri.

Wa mbere, aruti wĩra a mũingĩ nĩmakoretwo magĩthomithio njĩra cia gũtangĩkĩra arwaru arĩa marabatara ũteithio wa mbere na njĩra ya mwanya. Wa kerĩ, nĩmakoretwo magĩthomithio ũhoro wa ũhũthĩri wa macini cia kĩrĩu harĩ gũtabania ithimi ngũrani, na gũkorwo magĩcitaũra nĩguo kũheana riboti ya ũrĩa mona. Ũndũ ũngĩ nĩmarathomithio ũhoro wa kwandĩkithia arwaru mũbango-ini mwerũ wa urigiti wa SHA nĩguo gũtigĩrĩra nĩmagunĩka na mũbango ũcio. Ũndũ ũngĩ, nĩ kũheana ũrori mwega kurĩ arwaru arĩa marabatara gũkorwo magĩteithĩrĩrio na njĩra ya mwanya. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩ makoretwo magĩthomithio njĩra cia gũkorwo makĩarĩria arwaru kũringana na ũrĩa gũbatiĩ, kana na njĩra ya gĩtĩo.

Mũguri no akorwo akĩĩrĩra andũ angĩ, kana arata aake ũhoro wĩgiĩ biacara yaku na kũmendekithia magũre indo ciao kuo, kana mamũkĩre ũtungata wao kuma kũrĩ kambuni ĩna arĩ njĩra ĩmwe ya kũonania atĩ nĩakenereire ũtungata wanyu. Wa keerĩ, mũguri no ahũũre thimũ nĩguo kũheana ũhoro wĩgiĩ kĩndũ agũrire kuma biacara-inĩ yaku kana nĩ kĩega kana ti kĩega, na mũrutĩre wakĩo wa wĩra. Ũhoro ũcio ũngĩ, no andĩke nenda-inĩ cia ũkinyanĩria angĩkorwo nĩ arakenirio nĩ kĩndũ aragũrire kuma kũrĩ biacara yaku na ona kũgweta biacara ĩyo. Maũndũ maya nĩ mateithagĩrĩria harĩ gũkũria biacara, kũongerera agũri, ũndũ ũmwe na kũmenya ũrĩa biacara yaku irathiĩ na mbere na ũrĩa ĩramukĩrwo nĩ andũ arĩa angĩ na kũu nja.

Ikuũ cia ciana nini cia thĩĩ wa ũkũrũ wa mĩaka ikũmi, cithiĩte nambere na kwongerereka gũkũ bũrũri-inĩ. Ciana nyingĩ ironania gũkorwo igĩkua hĩndĩ ya gũciarwo, kwona arigitani aingĩ nĩmagondereire wĩra-inĩ wao, ona thibitarĩ imwe ikaga arigitani a gutangĩkĩra andũ arĩa maramatha motungata ma kũheywo ciana, kwona marĩ mĩgomo-inĩ. Ũcio ũngĩ, nĩ irakua kumana na mĩrimũ ĩrĩa ĩgũmagĩra ciana ta polio, kwona kũrĩ na ũnyihu wa njanjo cia ciana. Ũcio ũngĩ kũrĩ na ciana irakua mĩena-inĩ itiganĩte ya bũrũri, kũrĩa kana kũrĩa kũrĩ na ng’aragu kumana na thĩna wa mĩrĩre mĩega ona kana wagi wa irio. Ĩndĩ thirikari ĩrĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ kũhukia ikuũ ici cia ciana, na njĩra ya kũmatha njanjo mabũrũri-inĩ mangĩ, kũgeria gũtuithania mĩgomo ya arigitani, na gũkinyĩria ũteithio wa irio kũrĩ icigo iria irĩ na ng’aragu.

Thirikari ĩrĩa ĩrĩkwo ihinda-inĩ rĩrĩ, nĩyo yorotetwo na njĩra nene harĩ kwĩhĩrĩria na ciĩko cia ungumania. Oho, nĩ ĩkoretwo na aruti wĩra aingĩ ta Ministers na aandĩkĩ akaru, arĩa matarĩ na ũhĩgĩrĩru wa ministries iria marũgamĩrĩire na ũguo gũkorwo matarĩ na ũmenyo wa gũciramata. Oho, nĩ ĩkoretwo ĩkĩhinyĩrĩria Akenya na njĩra ya kũmongerera magooti marĩa Akenya maugĩte matikũranĩte wĩra ũrĩa magooti macio mararutithio, o kwona honge nyingĩ itikoretwo ikĩruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire. Honge ta cia ũrigitani, mathomo, gatagatĩ-inĩ ka ingĩ, ikoretwo na mĩgomo mahinda kwa mahinda. Oho, matikinyanĩirie cioneki iria merĩire Akenya hĩndĩ ya kambĩini, na kũmatiganĩria na njĩra nene.

Hĩndĩ ĩrĩa bũrũri wakuhĩrĩria kĩmera kĩa ithurano, nyũmba cia mohoro nĩ ikoragwo ikĩmemerekia, kũrĩa ithurano itanyĩtwo gũtabanĩrio, ahĩtahĩtanĩri anene ithurano-inĩ icio, ũndũ ũmwe na gũthomithia akenya cĩra, njĩra cia gũthurana. Oho, nyũmba ici cia mohoro nĩ imemerekagia, ĩmwe kwa ĩmwe ũrĩa ithurano irathiĩ nambere na gũtabanio, magĩtaraga kura cia arũĩrĩri anene a iturwa ngũrani matũra-inĩ. Gwakinya nĩ cia iturwa nene, matwaraga akenya ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia kũrĩa gũtaragĩrwo kura, kaingĩ arĩ nyũmba ya Bomas, kũrĩa makoragwo makĩonania maumĩrĩra ota ũrĩa irathiĩ igĩtaragwo, cia ahĩtahĩtanĩri a gĩturwa kĩu. Ũndũ ũyũ nĩ ũrehaga waragania, kwona akenya nĩmahotaga gũtara kura na kũrũmĩrĩra ũtari wacio onao, na kũmũrĩka rĩrĩa kũrĩ na thigithigi o yothe kana rĩrĩa ũtari ũcio wathogwo.